Kĩndũ gĩkĩ nĩ gĩtũngũrũ gĩa caũmũ ,kĩhũthĩragwo rĩrĩa mũndũ arenda kũrũga irio ũkĩrũga irio wagĩtũmĩra nĩkĩongagĩrĩra mũcamo mwega harĩ irio ciakũ ona ningĩ irio ciakũ ĩgakorwo na mũnũngo kana mũtararĩko mwega, gĩkũmĩragwo kũrũga kĩndũ ta pilau , ũcio nĩ mũcere ũrĩa kaingĩ ũrũgagwo mwena wa gĩcũwainĩ ona ningĩ rĩrĩa ũrarũga nyama nĩwega gũkĩhũthĩĩra tondũ ngĩnya nĩ gĩtũmaga nyama yakũ ĩkorwo njororo hĩndĩ ĩrĩa ũramĩrũga na ĩgakorwo ĩrĩ na mũcamo mwega ona ningĩ rĩmwe nĩ kĩhũthĩragwo nĩ andũ hĩndĩ ĩrĩa mena homa magatherũkia maĩ magekĩra haũ hamwe na ndimũ na nĩgetha cikamateithia kũnĩna homa ĩrĩa menayo.